Melelek taduo akeyie entumoto olchani orr kuna kukunik nainyial endaa tolchamba kake etumi ake sininye toldukai kumok ore kulo kiek netii inkabilaritin kumok naing'ua inkampunini napaasha naa keeta nkipirtani napaasha kerr imoyiaritin napaasha netii naa akeyie ildukai kumok pookin tosokonini te kenya niaku megol sii entumoto enye nemelelek kake pooki ake pitum naa, naa tinindim aaku iyata inchilingini amu inakata naa itumoki ainyiang'a niaku kaidim nanu atejo ketumi kulo kiek pii ketumi toldukai opashipasha tolosho le kenya.

Tenadol ena pisha , nadol naji entasat ashu enkitok nagira akesu ormushele. Ore ormushele tenkop ekenya naa keuni tenkop naji mwea tecounty ekirinyaga naa keuni ormushele eesi naa esiai naji canal irrigation. Niaku tinaalo euni nee enkabila ormushele oji pishori ninye euni oleng, niaku ninye nanu adolta tene naa ore terishata sapuk naa keuni ormushele tenebo onkujit naa kenare naa ketii ninye atua enkare anaa adake , neaku keyieu enkare sapuk .

Ee kadamu oleng enkolong apa nataasa esiai naijo ena, esiai ena nadunguni ashu nakesuni irkikwa, nekesuni irkikwa nenapi toonkaik , neyay ewueji neji factory naa kepuoi aidong kulo kikwa , nironyi nitaini sukari , neeku adamu apa enkolong nataasa ena siai naa enetipat ena oleng amu ore irkikwa ee ilairemok loorkikwa naa ketum faida sapuk oleng eimu ena kiremore orkikwa . Niaku embae ena sidai oleng hoo duo naa kiroshi taa enapata okikwa kake kenyoki naade ake amu lasima naa penyoki tenakop.

Eeeh paye kaidim pii atolimu ajo kainyio nagira aasa tene wueji, aa nchere ore em`bae nagira aasa tene naa enkiremore oo lchambai. Kegirai aairem ilchambai aa iltung`anak kulo laa elelek aa loopeny ashu iltung`anak kulo oishooki olkibarua ninche ooturito ena kop. Niaku kaidim nanu atejo ee keisidai ena amu entoki naa naji ena land preparation. Ore ake pee idip atuturo enkop nipik in`daiki inonok tenkata enchan naa ilo naa aisampu en`daa sapuk oleng. Niaku em`bae sidai ena oleng.

Ore enasiai nakelelek oleng eniko oltungani peisum enasiai, ore akepilo sukul ma ekipoi aitengen subject najib agriculture ore agriculture na subject ina naimaki esiai enkiremore ekipoi autaa eninko teniremisho, eninko tenias enkiremore ornyanya nikilikini di ninye irkiek lindim atoosho irnyanya terishata naje peeb itumoki naa ainoto enkikesare sapuk na ekintokini si autaa ajo kaa oitoi esidai nesuji pe itumi enkikesare sapuk amu keetau nai nkoitoi kumok naidimi nai atuunie irnyanya.

Ore tenaalo eyiarare naa adamu nanu eyiarare oo nkiri nisulaki duo kuna nkiri naa kitokitokieki paa kitainyieki entoki naaji imotori ore nena nkiri naa kemelok oleng naa kisidai amu intoki awok orpile le nena motorik neaku nena aidim nanu ateyiara naidim sii naaji atishipakinoyu ainosita.

Ore nena baa ee wenkishirata apa nanotoki tenkaraki naa esipata onkera naa mbaa nena naa keyieu naji nepuoi aingor oleng, nepuoi dii ninye apik sheriaa atua katiba narip kuna kera. Eimaa nkera ngolikinot kumok oleng eimu ishori isiatin aa kutitik , nemelaki duo ninye irmusharani lenye aitobiraki, isilisilieki sii aitaas entoki naji modern slavery onkulie baa ake torok . Niaku kenare neripi inkera , nishori enyorata naishiaa , nishori enkisuma ometabaiki enkata naji nabaiki ilarin tomon oisiet , enkisuma epesho, nishori naa ninye aitoki embaare , petum anoto biotisho sidai onkulie baa ake sidan naipirta ee neripieki inkera , keyieu sii nemitikini nkera ee minosa irkiek , kulo kiek oitemerisho, nengadieki katukul.

Ore siatin eatua aji , tormareita lang , eisulaki irmareita lang kira irmaasae naa esiai oshi ena naa ore toorishat kumok naa nkituak naas . Niaku ketii siniche kulie baa naji naidim ilewa ataas naa indim naji ake atoorioro siatin ee kulingana esiana oltunganak otii ilo marei , amu inakata naa etum pooki tungani esiai naje naas ee usafi enkaji ee eyierare , ee usafi ecompund onkulie baa etipat oleng .Niaku kenare ee peiwor oltungani isiatin amu inakata naa meaku oltungani obo oosita kuna siatin .

Ore lelo oota ilchambai sapukin naa kidim aiputa impala nalakie kodi olchambai lenye eimu portal esirkali naji e citizen neku tina portal ake epuo atum nena adii ashu nepuo ae register ajo kiata enkop naa kenare nelaakini kodi niaku nejia taa naji iko iltung'anak pepuo atum naa eh ewueji nelakie kodi olchambai lenye ore ena baye nemenyorr duo enkumoki oltung'anak kake policy naapa naimie sirkali onkauntini niaku ore ina siai neme duo esiai sidai oleng nikindim aterrep.

Ore ebaiki ena rishata naa kepuo kuna tekei sapukin aimutie itu inyototo apuo toloingange tenkaraki enchan sapuk orkutati natasha otenkaraki ninye naa sapukin oleng naa kumok sii nkatampo naidimi aikuna metaa metumoki olarewani lenteke atoduaa enagira aimie enteke. Niaku kuna baa naikuna metaa mepuo ntekei oleng kake ore eyiea kimutieki duo penyo kake nepuo toonkulie saai , nepuo duo kwapi apake napoito. Niaku nejia taa eiko ntekei sapukin ee peanyu iltunganak .

ore tenkop ee kenya neetae neishiraki oleng' tenkaraki esipata oonkera naa ketii inoitoi naaji naidimi aatusuj peyiee enyorari aajo keeta inkera haki enye ore enkoitoi ee dukuya naa peepiki sheria naaji ajo inchere naitodolu haki oo nkera aa children's rights nelimu pooki ore oltung'ani olo agil nena sheriani naa keidimi awaita hatua kali oleng' tenkaraki naa negira aiumisa inkera menare inkera neitaasi isiaitin naagoli menare sii nemitikini epuo sukul menare sii tenishori eyas imbaa nemesidan enaa etum enutai esiokinoto oo nkulie baa kumok oleng'.

keetae procedure nasuji ashu enkoitoi nasuji epuoi aing'oru kuna ajijik taata natesheta sirkali naaji affordable houses ashu kuna ajijik nalelek elaare lasima piilo atua portal esirkali nilo aitodolu ajo kaa aji nabo iyieu enaa enkaji naata erumu nabo nilimu tenaa enkaji nemeeta erumu iyieu enaa enoshi naji bedsitter naa keeta ake esiana oropiyiani nilak tina ae tenaa enkaji naata irumui are neeta ake sinye esiana oropiyiani nilak tina ae onkulie baa ake kumok niaku nejia taa naaji iko oltung'ani peelo naa ayiolou ashu peelo aing'oru enkaji nalelek etaata.

Teneyiolou ajo mibungita esimu ino network naa kikumok naaji imbaa naa elelek naa ninche naisababisha metaa mibung network ore ebae edukuya ingas ainguraa tenaa kitaroyie esimu enewueji nepiki olaini ore ebae eare naa indim naaji ashomo eh aipdeta esimu ino ashu airibuuta amu inakata naa etumoki aibunga network eh wore ebae eeuni elelek naaji ah ewueji nitii iyie metii network neaku ilo naaji ewueji netii network aitobiraki amu inakata naa iyielou ajo kainyioo enyamali ina simu ino.

Teneing'unying'unyolainyiang'ani ajo itu etum iropiyiani te mpesa naa ing'as ninye asipu oleng ajo kanyio petu etum kuna ropiyiani elelek aa metii network inewueji eh elelek sii uh kinchoo inamba duo neme nenyenak itaruoyie enambai nabo elelek sii uh megira mpesa aas esiai teina rishata niaku nena baa taa naaji naidim ayautu ina shida arashu doi ninye naaji miata iropiyiani tesimu ning'as ajoki pee ing'orr balance enye aitobiraki amu inakata naa iyiolou ajo kanyio nayawua ina nyamali.